ĩno nĩ wabici ya gĩthirikari ĩrĩa yũĩkaine ta huduma centre, ĩrĩa arĩ gĩtuo kĩmwe kĩa motungata maingĩ mathirikari, kĩrĩa gĩtĩkĩragia aikari a bũrũri wa kenya mahote kwamũkĩra motungata maingĩ thĩiniĩ wa rũhonge rũmwe. Rwambĩrĩirio nĩ thirikari ya Kenya, nĩguo gũteithĩrĩria motungata ma mũingĩ makinyĩte andũ na njĩra ya naihenya na makorwo mamakuhĩrĩirie, ona mekĩke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Thĩiniĩ wa wabici ici, no wamũkĩre motungata maigana ũna, mamwe mamo marĩ kwamũkĩra kĩbandĩ kĩa bũrũri, rĩrĩa ũrenda kwĩyandĩkithia na kĩbandĩ kĩerũ, kana gũcokera kwandĩkithia rĩngĩ rĩrĩa kĩrĩa ũrarĩ nakĩo kĩrorĩte. Ona ningĩ thĩiniĩ wa rũhonge rwa SHA, ũngĩenda kwĩandĩkithia ũgũthiĩ o thĩiniĩ wa wabici ici, Ona kuo no ũkorwo ukĩĩandĩkithia na rũhonge rwa NSSF o hamwe na KRA, rũrĩa arĩ rũhonge rwa magoti rwa Kenya. O hamwe no ũrĩnjĩcite nginya mbiacara yaku nĩguo ĩkorwo yũĩkaine nĩ thirikari.

Ũyũ nĩ mũtambo wa gũkũrana mũndũ kana nĩwe ũbatiĩ gũkorwo akĩingĩra handũ hana kũringana na ũthiũ wake. Mũtambo ũyũ wa kĩrĩu ũhũthĩkaga, nĩguo gũteithia gũkorwo na ũigĩrĩrĩki na kũnyihanyihia ũhoro wa ũici naguo andũ makahota gũkorwo magĩkinyĩra motungata ngũrani na ihenya. Thĩiniĩ wa thirikari ya Kenya, mũtambo ũyũ nĩ ũrahũthĩka thĩiniĩ wa mũtambo wa kĩndinjito wa ibandĩ, ũrĩa ũĩkaine ta Maisha Card, na nĩ ũrarehe ũhoro ũyũ wa gũkũrana andũ kũringana na ũthiũ, o hamwe na maitho mao nĩguo makahota gũkorwo makĩmenyeka atĩ nĩo ene. Ona ningĩ makĩingĩra rũhonge-inĩ rwa eCitizen, kwĩna motungata ngũrani marĩa maretĩkĩra ũhoro ũyũ wa gũkũrana mũndũ kũringana na ũthiũ wake o hamwe na maitho make, nĩguo motungata magakorwo makĩnyitĩkana nĩ andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo makĩmanyita, nĩguo kũnyihanyihia ũhoro wa ũkora thĩinĩ wa bũrũri. Ona ningĩ thĩinĩ wa honge ta cia mũtambo wa thimũ, ũhoro ũyũ nĩ ũhũthĩkaga, nĩguo andũ matigakorwo makĩingĩra mĩtambo-inĩ yene, ta thimũ-inĩ ciene.

Kĩbandĩ gĩkĩ gĩa kuonania atĩ mũndũ nĩ mwĩtĩkĩrie gũkorwo agĩtwarithia ngari nĩ kĩrĩ bata maita maingĩ mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa. Wa mbere, nĩ kĩonanagia atĩ mũndũ nĩ mwĩtĩkĩrie gũtwarithia ngari na gĩkoragwo kũringana na ngari ĩrĩa wĩrutĩte, okorwo nĩ rori, kana ngari cia matatũ, kana ngari nini kũringana na kĩrĩa ũthomeire. Gũtwarithia ngari ũtarĩ na kĩbandĩ gĩkĩ no gũtũme ũnyitwo nĩ borithi na ũkorwo ũgĩtwarwo igoti-inĩ kana ũkorwo ũkĩhũrwo baĩni kana ũkorwo ũkĩohwo. Ningĩ kĩbandĩ gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga gũkũrana mũndũ kũndũ-inĩ ngũrani ngũrani, ta mabengi na ceceni cia borithi, o hamwe na rĩrĩa mũndũ arathiĩ gũikia kura, rĩrĩa anyitithanĩtie na kĩbandĩ gĩake kĩa bũrũri, o hamwe na kũndũ ngũrani kũrĩa mũndũ ararorwo kana nĩ abatiĩ kũingĩra kũndũ kũigana ũna. Kĩbandĩ gĩkĩ no gĩteithagia mũndũ gũkorwo akĩona wĩra na naihenya nĩamu, mawĩra maingi nĩmarenda mũndũ ũrĩa wĩrutĩte gũtwarithia ngari, igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ angĩkorwo athomeire.

Ciringi ĩno ya ciringi ithano nĩ ĩthondekagwo na macini iria cithondeketwo cirĩ cia wĩra o ũcio wa gũthondeka mbeca. Ciringi ĩno nĩ tũrona ĩthondeketwo na cuma igĩrĩ ngũrani, harĩ ya thĩiniĩ na harĩ ya nja. Ya thĩinĩ ĩtagwo na ruga ya gĩthũngũ brass, brass-plated steel nayo ya igũru ĩĩtagwo nickel-plated steel. Cuma ici ciingĩragio thĩiniĩ wa macini ĩkamba ĩgatũrĩkio irima, ĩno ya igũrũ rĩa ũigana ũrĩa ũrendekana na ĩno ya thĩiniĩ ĩgathondekwo gĩthiũrũrĩ. Arabu, cuma ici cigacoka cigacinwo nĩguo cigathondekeka wega cihote kwandĩkĩka. Ciacinwo, cigatherio nĩguo kweheria rangi mũũru ũrĩa ũtangĩkorwo ũkĩendekana, arabu cigakorwo cikĩandĩkwo marĩtwa, arabu cigakorwo ikĩrorwo kana nĩ cikinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire gũkorwo cia ciringi ĩno ya ciringi ithano mbere ya gũtwarwo, nĩguo cikorwo ikĩhũthĩka nĩ mũingĩ kũgũra.

Koini nĩ ĩrĩ na bata mũingĩ harĩ ũtonga wa Kenya, ũkĩringithania na njĩra cia ndigito cia marĩthi, ũũ atĩ, koini ndĩũkaga na marĩhi ma nyongerera, ta marĩhi makũruta mbeca, kana marĩhi magũtũma mbeca ici kuuma mũndũ ũmwe, nginya mũndũ ũrĩa ũngĩ, onakana mbeca iria citigagwo thĩinĩ wa rũhonge rũu rwa wĩigi wa mbia, iria ciũĩkaine ta service fees, ũndũ ũngĩ ũkĩhũthĩra koini no ũhũthĩre nginya kũndũ gũtarĩ na netiwaka, nĩamu ndirabatara mũtambo o wothe wa kĩrĩu, ona no ũhũthĩre kũndũ gũtarĩ thitima, ona kũndũ gũtarĩ na thimũ, ona kũndũ gũtarĩ na mĩtambo ya intaneti, ũndũ ũngĩ, nĩatĩ ũkĩhũthĩra koini, ndũkũmenyeka atĩ nĩwe weka ũgũri, kana wendia wa kĩndũ burani, tondũ gĩtitigaga arama yakuga atĩ nĩwe warĩhĩra kĩndũ, koguo ona rĩrĩa ũkũhũthĩra koini, mbiacara ĩyo ũgwĩkaga na mbeca icio, ĩthiraga o hĩndĩ ĩyo, gũtirĩ gweterera atĩ mũcokerio message.

Thirikari ya Kenya, nĩ ĩhũthagĩra mbeca cia KRA na njĩra ngũrani ngũrani, ta ũtungata harĩ maũndũ ma mũingĩ, ta harĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, thirikari nĩ ĩhũthagĩra mbeca ici gũtuara motungata thibitarĩ-inĩ, thĩinĩ wa honge tacia SHA, gũteithia rũhonge rwa atumia makĩheyo ciana makaheyo na mbeca nini, o hamwe na motungata tarĩrĩa kwagĩa mĩrimũ ta covid rũkahota kũheyana motungata ma ũgima mwega wa mwĩrĩ, o hamwe na kũgũra ndawa, thĩinĩ wa gĩthomo, thirikari nĩ yakaga macukuru, ĩgaka irathi, ĩkarĩha arimũ, ĩkahe arutwo batharĩ, ona ningĩ ĩkahota kũgũra mabuku marĩa mahũthagĩrwo harĩ gĩthomo, mbeca ici nocihũthagĩrwo harĩ waki wa mabara, matiki, ndemu cia kũrĩma, reri, o hamwe na iwanja cia ndege, na ituo cia meri, ona nĩngĩ thĩinĩ wa kũgũra indo cia ũgitĩri, iria cihũthĩkaga nĩ borithi.

Rĩrĩ nĩ tũrona nĩ iratathi rĩa kwandĩkithia nyamũ, na haha nĩ tũrona atĩ rĩandĩkithĩtie ng'ombe, iratathi rĩrrĩ rĩandĩkagwo rĩtwa rĩa nyamũ ĩyo, mĩthenya ũrĩa rĩa yaciarirwo, nĩya mũthemba ũrĩkũ, mwene nyamũ ĩno, na kũrĩa aikaraga, o hamwe narekondi cia ndagĩtarĩ, hamwe na kũrĩa yaciarĩirwo, o hamwe na namba ya nyamũ ĩno ya wandĩkithia, iratathi rĩrĩ nĩ rĩrĩ bata nĩamu nĩ rĩteithagia atĩ mũndũ onanie atĩ we mwene, nĩwe mwene nyamũ ĩyo, na nĩrĩrĩ bata rĩrĩa mũndũ arendia nyamũ ĩno, akonania atĩ nĩ yake, ona ningĩ nĩ rĩega rĩrĩa mũndũ arenda gũciarithania nyamũ ĩno na nyamũ ĩngĩ, nĩguo akonania rũruka rwa nyamũ ĩno, nĩguo agahota kũhe nyamũ mbegũ ĩrĩa yagĩrĩire, nĩguo nyamũ iria cigciarwo thutha ũcio, cikorwo cirĩ nyamũ cirĩ cia gĩkĩro kĩa igũrũ, iria cigũkorwo cia gũteithia mũrĩmi, na kwongerera maciaro.

Kwĩ na moguni maingĩ mũno ma kũhũthĩra program ya Equity ĩrĩa ĩhũthagĩrwo thimũ, ũũ atĩ rĩrĩa ũkũhũthĩra thimũ no ũkinyĩre akaũnti yaku ya bengo o mathaa o mothe, o kũrĩa o guothe ũngĩkorwo, bata na ũkorwo na thimũ na hatirĩ bata wa gũtinga ũgĩthiĩ bengi-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, rĩrĩa ũkũhũthĩra mũtambo wa thimũ nĩ ũkũhota gũtũma mbeca naihenya ona rĩrĩa ũrarora wĩna mbeca cigana, kana rĩrĩa warĩha kĩndũ wagũra kana mathirĩ, nĩũgũkora ũrarĩha naihenya kũrĩ ũrĩa ũngĩathiĩ bengi-inĩ, ware raini, ũthiĩ ũtarĩrie mũndũ ũrĩa ũragũtungatĩra, na ahote gũgũteithia. Ona ningĩ, ũtungata ũyũ wa bengi nĩ ũrĩ na mbeca nini iria cihũthĩkaga gũtũma mbia kuuma harĩ mũndũ ũmwe nginya mũndũ ũrĩa ũngĩ ũkĩringithania na njĩra cia ndũire cia bengi, ona ningĩ hatirĩ na mbeca ciratũmĩka cia tigiti cia gũthiĩ bengi. Ona ningĩ, haha hena pini ĩrĩa ĩgitagĩra mbeca ciaku.

Gĩkĩ nĩ kĩbandĩ kĩríĩ kĩheanagwo nĩ thirikari kuonania atĩ wĩ mũikari wa bũrũri ũyũ rĩrĩa ũrathiĩ nja wa bũrũri. Nĩ kĩrĩ bata maita maingĩ kũrĩ aikari a bũrũri wa Kenya. Wa mbere, kĩbandĩ gĩkĩ nĩ gĩgwĩtĩkagĩria ũthiĩ nja wa bũrũri kũringana na watho ũgĩthi gũcera mabũrũri mangĩ, rĩrĩa ũrathi gũthoma, kana o ũguo gũcera, kana gũthi mawĩra maku ma biacara kana gũthiĩ mĩcemanio. Ona ningĩ, kĩbandĩ gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga kuonania atĩ nĩma wĩ mũikari wa ũrũri wa Kenya na nĩ gĩteithagia thĩiniĩ wa immigration na rĩngĩ thĩiniĩ wa rĩrĩa ũrenda gwetha visa ya kuma thĩini wa bũrũri. Kĩbandĩ gĩkĩ no kĩhũthĩkaga rĩrĩa wĩ mabũrũri ma na nja, gĩkahũthĩka ta arĩ kĩo kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri kuonania we nĩwe ũũ, nĩ amũ kĩ na mbica yaku na caĩni o hamwe na irore ciaku cia moko. Nĩ kĩteithagia mũno kuonania mũndũ atĩ nĩwe ũrĩa maronania nĩwe.